Alworana en kuma yao ng'enye, kendo cham ma e alworana kata sikuma mopidh, pi onjo negi kowuok e yao. Ituomo pi e yao kendo ikironegi e achiel achiel achiel, nikech yao ng'eny kuma aaye.

Gini ahero ahinya kalure gi kaka chon kane atin, jonyuolna nohero miya mor ahinya, kendo kanochopo odiochienge kaka chieng' kristmas, kata chieng' new year higa manyien, to negitera kuonde ailagi tatugo e gigi kendo nayudo mor ahinya, koro emomiyo gini ahero.